Mitei oratinwek chechang' emetab Kenya cheyie karishek kot mising' chechoto ko cheawendi amwoe eng' alak oret netai eng' emetab Kenya nenyie karishek ko oret nebo Thika super highway orani kong'ete kanasetab Nairobi kowendi taonitab Thika orani kotebes kot akokikichop eng' mosong'natet nemi barak tindoi lenishek loo ine kobate noto kora kotikonyiei karishek oranitani oret nebo oeng' nenyie karishek ko oret noto nebo Mombasa road orani ko ng'ete kanasetab Nairobi kotokchingei kanasetab Mombasa nyie karishek orani mising' saishek chebo koskoling' ak saishek chebo Karon mitei oret kora noto nebo Waiyaki way orani komitei kanasetab Nairobi nyitat karishek orani kot mising' kotkopetei ole kenoktoitoi ak karing'ung' chito sikobit anyun kechuchuch nyietab karishek eng' oratinwechu konyoru kometo biik karishekwak chemengech yo bendi kasishek akoboishe karishek chechoto kochop bororiet chenoyotin Ku matatu ko nito kotoreti kechuchuch karishek matkonyi oratinwek eng' emetab Kenya nyolu kokimit serikali tetutiani simatikonyi karishek oratinwek eng' emet

Achame ane arutochini araraita betushek cho lalang emet ako mitei kemeut nguny. Betushek chu ko yomo oo ropta. Yutok ko katapsansa mauek che mii araraita. Nitok kwae koet lelesta eng olotok akotoreti kiprutoinik kochanga araraita. Notok inyoru, otuye ak biik che ngete emotunwek che loen ak biik alak che ochope chorwandit ak icheket. Kora betushek chu ko komong tiongik chebo ainet nyikou asista anan nyikonyor lalangiet eng sang. Nitok inyoru iker tuguk alak eng araraita. Betushek chu kora, kooo lalangiet emet akotoretin ipir beek, ne notok kotoreti biik sikocham kobendi araraita. Achame ane awendi araraita sapir beek ako notok kotoreto kora akaititkey akanyoru boiboiyet eng sobet nyu anendet. Acham awendi araraita ane betushek chu ak familia nenyunet, yaani biik che kitupche.

Kou ale akertoi ane, ko arawek che kararan kerutochin ole abunu anendet, ne notok ko Keses eng county nebo Uasin-Gishu, ko arawet nebo aeng nebo kenyit agoi arawet nebo mut. Chutok ko arawek chotok che chechopchinkey kabatik kasit nywaa nebo kabatisiet. Arawet nebo aeng ko katai kabatisiet icheket. Nitok ko arawet ne kibati mbaronik. Ako notok ko kararan ko karutochi chii koroo notok sikoro tingok che echen anan tingok che kibo chumbek che kibate mbaronik. Ako nitok kora, ko arawet ne kolse kabatik. Yutok ko chii age tugul nemeche konai kobo akobo kolsetab bandek, ko kararan korutochi Keses arawetab somok ak arawetab angwan, sikonai oratunwek che kisubi asikegol bandek. Arawet kora nebo somok, ak angwan ak mut ko arawet ne kibitei beek eng kerichek chebore kimulbai. Nitok anyun ko chii age tugul nechame kosomanchi kabatisiet, ko arawek che kararan korutochi ole abunu anendet. Arawet age kora ne kararan kerutochi Keses, ko arawet nebo, araap taman ak agenge ak arawet ap taman ak aeng. Nitok ko arawet ne kiyae tumwek. Ako chii age tugul nechame lelesta korutochin koroo notok sikoro tumdo ne kararan nebo nandiyek. Tumdo ne kitiendos ak kiamishie.

Boiyot Mzee Jomo kenyatta ko ki prime minister nebo emetab Kenya eng kenyit ap nineteen sixty three. Kikikochi inendet koek prime minister yekingoba chumbek anan yekikokochi Kenya katiaknatet eng kenyit notok. Kikiek inendet president nebo emetab Kenya anan laitoriat nebo emet kenyishiek taman ak mut kotom komei inendet. Inendet ne kichope chamait notok nebo KANU ne chamait neos netikomi akoi betut ap rani. Kindochi emet konyorchikey katiaknatetet inendet. Kikirat inendet eng korkoret amu kiboto biik che ki che kachop koroito ne kikikure Mau Mau. Biik che kiunyege eng tumdo orit sikoborchikei katiaknatet nebo emet. Boyondoni ko ki chii ne kikorom missing aki kasoman inendet eng boisiek che kibo keny. Kikasomanchi inendet koek mwalimuyot eng sukulishek chekiboo chumbek. Kiketun inendet Mama Ngina ne notok ko kisikchikey werit ne kikikure Uhuru Kenyatta ne kinyikoek president nebo ang'wan nebo emet nebo Kenya

Sigindet ne konu logoiwek chebo kwong'et eng steneshit notok nebo citizen, kekure Jeff Koinange. Inendet kosomani logoiwek betut ap ko somok kasi, ne naat kou Jeff Koinge Live anan JKL, sait somok nebo kemboi. Ako kora komitei ak sirindet age Jumapili kokonu logoiwek chotok chebo emet sait um sait nebo somok kemboi

Kandoidet ne kikisikchin kokwet nyu akoet eng kokwet, ko notok ne laitoriat nebo emetab Kenya eng kasari ne not ko Kipchichir Samoei William Ruto. Kikisikchin inendet county notok nebo Uasin-Gishu keberberta nebo Turbo. Kisoman inendet kebeberatak kongetkey nursery ak primary. Yekingwo sukulit notok nebo Kapsabet, kotomkwo university nemitei eng kanasetab Nairobi, ne not ko Nairobi university. Kiek inendet mbunge nebo Eldoret North eng kenyitap nineteen ninety-two. Kikikwei inendet eng serikalit notok nekibo KANU kondochi neranik. KIkoek inendet president anan laitoriat nebo emetab Kenya kongetkey kenyit ap elepu aeng ak tiptem ak aeng. Ki unotok, ko ki inendet ko kiy rubeiywot ap president kongetkey kenyit ap elepu aeng ak taman ak somok. Kiek inendet rubeiywot kenyishiek taman. Chichi kobo komonut, kikenai inendet kotoretoti biik akotechoti kanisoshek. nyi notok nebo kokoek laitoriat ko kokwai kasishek chechang'. Kokotekchi biik oratunwek akokotekchi biik korik. Inendet ko naat ko chii netoreti biik nemakaschin chi kiy akoite yotok yekakimach inendet. Chichi ko chi ne kikosik akochame

Ne ki mbunge nenyunet kotom kepir kura, ko kikikure Dr Sharuk Mishira, ne not ko Sharuk Mishira. Inendet ko chito nebo mung'aret. Tindoi inendet sipitalit neoo ne naat kou Medi Heal eng kanaset ap Eldoret ak taunishek alak ing emet ap Kenya. Chichi, ko kicham biik inendet kandaa kimuko chito ne tui, anan ki chito ne kibunu emet nebo Asia. Akimukotui inendet kuu biik alak chebo kanaset nyu notok nebo keses. Kicham biik inendet kosupkey ak nekitoreti biik che nyalildos, kotoreti biik chemiandos kolipanchin sipitali, akotoreti biik cheka mei kokochin rabinik chebo mashishi he kikonore muswek. Kikicham inendet akekwei koek mbunge nebo kimasatak. Kiyai kasishek inendet cheu ketej sukulishek, ketech korik, akokochi lagok che banandos bursary sikosomane icheket. Ako notok anyun, ko kimaimuch kowek nebo eng ngingepir kura ta amu kikisir inendet mbunge nebo sai ne naat sai kou waziri Julius Ruto

koikeboishen siyet en boishet agetugul nemokyin kee chito anan nomokyini kee anendeti kosupkee ak amunee chowendi amwae netai keboishen siet komiten biik chesolomonik chemotindo siok tugul ako nitok kotere icheket konyorchikee boishonik chemeche inee kosupkei ak nemotindo siok chekiyoten boishoni chotok komoche en komputait ana ko kotuguk choton kiyoten siet nepo oeng komiten kasishek cheu chepo kobotisiet ak kasishek chotok chepo chuakali chekiteche tuguk koboishoni chu kongeme siok ako nitok koimuch koter chito koyat boishionichotok kamokyinkee en komputa oimuch ko mot konyor inendet toretet nepo somok koboishetab sieti komoche sitimet anan moche kimnatet notok nebo sitimet ako sainon kotokee kobet kimnatet notok kouii kenyorchikee biik boishioni notok konotok kotere kazitab keboishen siet matkokararanit amatkonyorchikee biik toretet nemoche inendet ak kora keboishen siet keyaaten boishionik chemokyinkee chito kokali kot inendet mising mokyinkee chepkondok chechang sikwai kazit sikial komputait neboishen sieti komoche chepkondok chechang ako nitok koimuch koter biik chemotindo chepkondok konyorchikeen boishet anan toretet nemokyinkee icheket

Kaburetab emet eng' komosta nabunu anendet eng' nguni ko kokowal boishonik chebo biik chebo kila eng' amune cheu chu chawendi amwoe netai kokokowal komosta nebendi biik bikwoei kasi kasari nekimitei nguni kosupkei ak kaburetab emet notok boishe biik kompyutainik mising' eng' kasisiekwach kokokwai biik koek yotei kasishekwach eng' korikwak biko chechang' komakomakat koba komoswek choto cheyae kasi much kotar kasinyi chichito eng' konyi kotebing'wenyi eng' ole rue anan ole kitepng'enye akotar kasit nekatawendi kupikwoei eng' opis kopikoboishe kompyutait nebo oeng' ko kokeet mung'aret kaburetab kasari kosupkei ak noto koboishe mashinishek keyoi kasishek eng' kasari kokokoet mung'aret amu kichokchin kasishek nebo somok kokokoet chokchinetab kasishek anan makeboishe ngubu neo keyoei kasit kosupkei ak kaburet nebo emetab raini chomei biik kasishek chekiboishe mashinishek eng' kaburet nebo kasari ako nito kokoyai biko kochokchi kasishek akoet uchumi nebo emet nebo let kokokowal ateptoab biko kaburetab karait kosupkei ak nekokochorirenso biik mising' makochomei biik kwai kasishek cheuen akonito kokokwai biik koek chorirensho ako nito kokwai biik makomondoti kasishek chebo komonut

Mitei kandoik chachome mising' eng' kokwenyu kosupkei ak oleaitai kasit icheget imanda nemwoei ak toretet netoreti piik chenyolildos icheget awendi amwoe alak eng' kandoik chachome kandoindet netai nachome eng' kokwenyu ko governor nenayat kou koti moja anan governor Bee Chelilim inendet ko kiwai kasit neo mising kasit neo nikikwai netoku mising konoto nikikokochi lakok chemengech anan lakok chebo nasari cheko chenayat kou maziwa ya koti moja kasit age nekikwai inendet ko kikokochi lakok alak chebo college bursary anan chesomone icheget kandoindet ake nachome ko mbunge nenyunet nebo kot neking'ote ng'otutik nebo keses nekikure waziri Julius Ruto inendet kokikotekwech oratinwek kikonet lagok chematindoi sikik akora kikoyotwech soket neo eng kanaset noto nebo keses nebo somok kandoindet nachome kekure MCA Julius Ruto inendet ko kikotekwech oratinwek chemengech akokikosomwech rapinik chekikotoune mung'aret chemung'arainik chemengechen

Mitei katuyoshek ab kei oeng'u cheechen eng' emetab Kenya netai konoto nebo Kenya kwanza ni kochamainik chechang' sirei taman chekiituiyogei asikochop serikalit neindochini emet kisir iche kecheret yekingeyai lewenishet eng' kenyitab elibu oeng' ak tiptem ak oeng' kandoindet nywai ko laitoriat kipchirchir Samoei William Ruto noto nebo emetab Kenya tindoi kandoik ak chebo chamainik cheterter mitei kandoindet nekekure Musalia Mudavadi notok nebo ANC mitei kora kandoindet nekekure Wetangula notok nebo FORD Kenya amautye kora ne rupeiwotab emetab Kenya nekikure Githure Kindiki mitei kandoik alake chimamuchi amwa che kiib chamainikwak sikechop katuyetab kei ake nebo oeng' nenayat mising' ko katuyetab kei notok nebo Azimio la umoja ni ko katuyetab kei nebo chamainik kora chesirei taman kanda kikisir icheget eng' kalewenishet eng' chekibo elibu oeng' ak tiptem ak oeng' ko kitchen ichek koek namba oeng' eng' lewenishonoto kimitei kandoik cheboto nekikure Raila Omollo Odinga noto ne ki Prime Minister noto ko kandoindetab ODM mitei kora Martha Karua noto chamainyi nebo NARK mitei kandoik alage neu Hassan Joho neko governor mitei kora nekekure Mohammed noto ne governor nebo north eastern

Eng' emetab Kenya ketinye cities mut chenoyotin eng' kutitab kalenjin kou kanasok netai konoto nebo Nairobi kibwotyi koneo eng' emetab Kenya ak emotinwek chebochine che choto kochebo East Africa tindoi biik chesirei million ang'wan akenyorchin ofisishek ab serikali akotindoi oratinwek chekororon kot nebo oeng' konoto nebo Mombasa mitei yuoto nebo emetab Kenya ak Tanzania ako tetekei ak beek choto chebo Indiana ocean nebo somok konoto nebo Kisumu kinyorchini cherongo nebo emetab Kenya akotetegei ak beek choto chebo nyanjetab Victoria nebo ang'wan ko noto nebo Nakuru noto komitei kwen nebo emetab Kenya kotekelochin inendet oin koek city nebo muut konotok nebo Eldoret nito komitei komosta nebo Rift valley nebunu laitoriatab emet kokiet inendet oin yebowei koek city kitiko taonit inendet ako tomo kosich biik chechang' kou city nebo Nairobi ak Mombasa